Pa kamanut missing ko kakirip kerichek che kilugui, che lugui piik che tinye mindo ap Ukimwi amu kerichechotok ko tareti porto eng' kimnatet amu Ukimwi ye kakochut porto ko pare kimnatet ako kachin porta kowisisit sikokachin porto koek raisi ang' yepwa mianwokik alake korusei. Ko notok si amune kelugui kerichcu amj tareti porto eng' kimnatet, tareti chito asikomuch kokimit porto komuch kopirgei ak mianwogik alak che imuch kochut porto. Ko ye ketwalda chito anan ko ma lugui chito kerichechotok eng' sait ne makat ko wendi ng'uny kimnatet ap porto asikomuch kokachi chichotol konam mianwogik alake eng' araka.

8.4.4 ko somanet nepo tai yo en Kenya. Ko CBC ko somanet anan ko oret ap somanet nepaishe emet ap Kenya, ne kiwal serikalit kong'ete 8.4.4 ne notok kikipaishe keny kong'ete ge kesnyishek ap nineteen seventies akoi kenyit ap elipu aeng' ak tiptem ak aeng'. Ko somanet ap CBC nga changan kokimiti ng'alek ap poishet ap technology ana ko kompyuta ak simoshek. Ako CBC ko kachin kipsomaninik napas kopwat ak kopaishe metoekwak kochope tuguk kopaishe eunekwak. Ko 8.4.4 ko kiikimiti somanet ap kitapushek missing' ko CBC ko paishe ng'amnatet ap chito ak kopaishe eunek. Ko CBC ak 8.4.4 ko kararan nga CBC ko kimiti poishet ap eunek missing' ak tuguk che miten.

Asikopit koyai chito kasit en kot ne kikonore muswek ko makat komitei tuguuk che ititaatin che tinye inendet. Ne tai ko makat kotinye chito ne notok ko somanet form four , certificate nepo form four anan ko tinye chito somanet ap sukulit ap parak anan ko diploma. Kora eng' chichotok ko makat kotinye somanet nepo parak eng' biology, chemistry anan ko esapuk. Chotok ko somanutik che kisomani eng' sukulishek ap sekondari. Kora chit age ne kikere eng' chito ne yae kasit eng' kot ap konoret ap muswek ko makat ko kikoyai chichotlk kasi eng' siptalishek. Ngoka sipitali ,agot sipitali netinye poishet ne oo si kopit konyor chichotok naet nemi parak ak kosup gei ak kasinoton. Kiit age kora ne makata eng' chito ne yae kasinotok i, ko makat kotinye lesenit nepo serkali na ikachin chamchinet koyai kasinotok. Ako kora, mache chito ne kim amu ngachandan kasinotok ko mache muguleldo ne kim.

Somanet ap ra eng' emet ko mugul konkikiyaptagei kong'ete gei somanet ne kipa keny ne kikikimiti ng'alek ap kitapushek. Rani ko mitei tuguk che chang' che kepaishe simoshek anan ko kompyutaishek eng' somanet. Simoshek kora ko tareti kipsomaninik eng' or ne u ni, imuch ma pate koit chito sukul asikopit kotuya ak mwalimu asikopit kosoman. Imuch kopaishe mwalimu kompyuta eng' masta ne loo ko mitei kipsomaniat masta age. Ako much ine kotes tai kinet kot ko nai tuguuk che makatin ama iit kowa sukul. Notok kora simoshek kotareti kipsomanini kocheng'e anan ko koyae research, koyae chikilishet akopa ng'alek ap somanet eng' internet amu rani ko kikinde tuguuk che chang' sokat notok ko ni tareti eng' ng'alek ap chikilishet akopa ng'alek ap somanet.

Ye kapiman chito karatik ak koro ine ak kenyor kele tinye miomdo ap Ukimwi anan ko kutiik ap Ukimwi. Ko kiit ne tai ne amwachini chichotok alechini ma ngenyor kutik ap Ukimwi ko kaparunet kele kakopek sapet. Chang' piik che tinye Ukimwi che kikomuch komeng'is sapet ne koi kosupgei ak atepta. Netai amwachini chichotok alechini konyor koler ine dakitari asikokachi kerichek che tareti kokimit anan ko kachin kimnatet porto asikotestai koparya ak mianitok, kutiik ap Ukimwi eng' porto. Nepo aeng' amwachini chichotok alechini asikosich ko cheng' amitwogik che ikachin porto kimnatet cheu matundek anan ko logoek che ikachin porto kokimit asikomuch koargei ak kutik ap Ukimwi. Nepo somok kora amche amwa ale amwachini chichotok komeng'is ak piik. Mat kokergei kole mi lelutyet age tugul ne kayai. Ngo tes tai ak sapenyi kou ye ko cham kou. Ngo kocham kowendi kasi, kotes tai koyai kasi nenyinet amu mami ki ne ame. Ngo kotese tai koyae mung'ara nenyinet, kotestai koyai mung'aret nyi.

Kandoinatit ap Arap Akoi, ko kandoinatet ne kararan kot ne kikokon paornatet nemi parak kapsa. Kikokon katuyet ap gei nepo piik. Katuyetapgei ne ki makomi. Kiko kon kipagenge. Kipagenge ne ikachin piik kopwa ko agenge asikopit pandap tai. Pandap tai eng' tuguk che chang' , pandaptai eng' kapatishet, pandaptai eng' peetap sukul eng' lagok, pandap tai eng' katuyet ap gei ap lagok che mengech che chotok che icheget ko mache kopa karikwak kotungei alake, kotunis alake. Kandoinatet, ko kandoinatet ne konu kaspet nemi parak, ne kpnu kora kereet asikopit kiyanye inendet ak komuch kora kopwa kandoik alake che keree inendet tuguk che kikoyai ako le amachd asikong'et kandoinataninyu kou nepo Arap Akoi.

Po komanut kejachan chito asikotoret kogirinda myanda agetugul eng' porto kogosupkei ak myanda ab taman ak sogol kopa komanut kejachan chito akot nga amun siko katinye chito myanotok eng' porto kotoreti chichitok asikogirinda anan kotoret kogochi kimnatet, kiit age koraa netoreti ko kagijachan kotoreti inendet asikorip neyapta myanotok koyapchi piik alak anan kotoreti koraa amun myanda ab taman ak sogol ko kagile pwane eng oratinwok chechang' koraa kotoreti chichitok asimatkosich ko kiinam mogonjwet age ne notok ko Koristo ab taman ak sogol, kerchek ab jachanet koraa kotoreti chito asikotoret porto ko kimiit.

chito netoreti biik cheolisyee en koriik chekioldoen maiyweek, koyoche kolaach kee ak kotililit yoche koriib tililindo ago yoch kora koboisheen kutiit anan kongalal en tolosyeet asigobiit koboiboenchi biik chebendii komungdoos, ngachang koriik cheoleen maiyeek ko biik mising chebendi koyole maiyeek ko biik chebunu boishek iih chemoche koba ibkoburyoo kobateen kagongetyo en betut negooi, kongoit yunook komoche konyoor chito netinye tolosho ne inendet komuche kogosyi icheek ngaleek kwaak iih, ago magaat koguyo haraka ak konaai kole biik chebwone kwolisye kouu nee ak komoche konai asigotoret icheget en oreet nenotok neititaat kosuub kee ak koluu mongaraat noton, ko noton komoche koriib kora tililindo ak koriib konaai kole magaat kogararan inendet asigogon kogochi oliik kobwa en chongindo.

Pa kamanut missing' kot chanjanet ap lagok ya kakisich icheget. Chanjanet ap lagok ko tareti lagok asikopit kokimekitu porwek ak ko kirindaege mianwagik che pwane, che imuch korus lagok eng' ming'indo ng'wa. Mite chanjanet ne isupi ge ak miondo age tugul. Mi chanjanet ne ke chanjani lagok akopa Yellow fever, ko mite chanjanet kora ne ke chanjani lagok akopa Tuberculosis anan ko laliat. Mitei chanjanet kora ne kechanjani lagok akopa Polio. Notok ko tareti lagol asiko kimegitu kawek eng' porto ak komuch kochopakis kokararanitu kou yeu. Kou no, pa kamanut chanjanet ap lagok amu tareti ichek asikokimigitu porwek asikomuch kokirinda anan korip lagok kotektagei eng' mianwagik che imuch konam icheget ye pwane koekitu. Ako nga chang'an lagok amu mengechen ko toma kokimegitu porwekwak, toma ko kimegitu karatik. ko ye tese tai koekitu komuch konam tugun che matililen che imuch konde icheket mianwagik eng' porto. Notok amu nee si kotareti chanjanet lagok.

Kararan kot yebendi lagok sukul amun ngoba sukul kosiche konyor somanet netun toreti icheket konyor boisionik asikotoretegei en sobet. Kokiker sukulisiek kosupkei ak ropta kokochin lagok koyai tuguk chemoiyonotin bendi lagok alak chekikotoret sukul koistoenge maiywek komuch kobaa ichek kotoi koboisien maiywek anan ko kerichek ab bokitotet. Bo kamanut koba lagok sukul amun ngong'et en gaa kotou alak cholwokto akochorso alak konoto ikere ile ibu asenet neo en kokwet, komuch kora kotoi suryet kosuryo alak ak sikik anan ko en icheket en icheket ko ikere ile bo kamanut noton .Bo kamanut kobendi lagok sukul amun toreti koistoege tuguk chemonyolunotin en kokwet.

Kararan kot ye tinye chi tugul atepet ne kararan. Ko piik che mara anan aya kikopet ateposhek ko makatin icheget koa anan kochut koriik che kiwekune ateposhek. Notok ko siko taret icheget, koweek atepet ne kararan, ne nyalunot eng' kokwet anan ko emet eng' tugul ang' ye tepi chito. Kiit ne amwachini chito age tugul ne wendi ko chute kot ne kiwekune atepet amwachini alechini kararan eng' chito kotinye atepet ne kararan amu ye itinye atepet ne kararan ko tareti eng' tugun che chang' , taretin inyoru poishonik i. Kararan atepet ne kararan amu tareti chito. kora yewendi chito ko mache kotunis kekere atepet. Kopa kamanut ko kawa chito kot ne kiwekune atepet asikomuch inendet kewalchi atepet.

Yebendi biik kotou komeng'isie tuan anan kotou koik kibakenge sikoik kap chii kokararan kobanganngei anan kopangan sikisiet ab lagok kosipkei ak olisiet ab tuguk chekiba barak kokararn koboisien bichotok pongonutik cheititotin chetere sikisiet kosibgei ak noto koimuch konyor ichjek lakok cheimuche koribe tuguk chetinye asimonyolilyo lagok akokochi sobet nenyolunot en kimukulmet aketugul ko notok bo kamanut konai chito kole karan oret aino chetere sikisiet ab lagok.

Itax ko oret agenge eng' oratunwek che chang' che kilipane chepkondok ap serkali eng' kipatinik che yae kasit ap serikali anan ko chemung'arainik che mitei mung'aroshek che terterchin. Itax ko oret agenge ne paishe kompyuta kelipani chepkondok ap serkali. Ko jaribunet ap itax ko tareti asikorikchi piik anan ko amu emet ne kimite ra ko kikimit ng'alek ap kompyutainik i, ko ye wendi chito kolipani chepkondok ap serkali ko raisi amu paishe chito kiyo simet eng' yemite ak komuch konyit ine anan kolipan serkali. Ko notok ko amune si kiko nyumnyumchi piik. Ako notok ne kikokachi piik koistachi piik milet ne pendi ichek panda ne lo asikomuch kolipan chepkondok ap serkali eng' emet ap Kenya. Notok anyun ko kikokachi emet ko kararanit akp istae ge mileet ne ikachin piik che imuch ichek kolipan chepkondok che mi parak kosupgei amune si kiimuch kochelewan lakini ngopaishe itax ko raisi ako pa araka.

Raila Odinga ki inendet ne kandoindet agenge eng' kandoik chepa Kenya che pa Kenya che echen missing' eng' nguno. Raila Odinga ko kandoindet ne kikisiche inedet keny agot amait konyor Kenya kimnatet kondochige kota kondoiwech chumbindet. Raila ko kikoyai tuguk che chang' che kokoyachi emani notok ne ikachin inendet koik kandoindet agenge eng' kadoik che tononatin che tinye icheget kanyit ne toror kosir tugul. Raila ko kikotaret emani kowal eng' kandoinatet ne kikipaishe kimnatet ne oo missing' eng' piik. Ako kandoinatet ne kiimuch kokon kenyasta anan ko kenyeren piik che chang'. Inendet ko kikotaret emet kowal emet kong'ete kandoinatet nepa teket akoi kandoinatet ne ikachin piik kimnatet komuch kolewen icheget kandoik che makchingei. Ko notok amune si kotinye Raila kanyit ne toror kot. Ako inendet ko kikotaret emani kora kowal katiba ak kokachi kimnatet chi age tugul nepa emani.

Kampunishek che chope piritishek eng' Kenya ko che pata Kenya Match Company Limited notok ne nemitei Thika eng' Kiambu. Age eng' kampunishek che chope kipiritishek ko Africa Matchbox Manufacturers, notok komiten Nairobi komastap industrial area. Ko kipiriteshek che chotok che kichope eng' Kenya ko notok ne pata farasi, mitei kifaru, ako mitei rhino. Ko Kipiritishek ,ngi mache inai kiperitit ne notok ne kararan ako ne ngipaishe eng' sait age tugul ko notok ko konim inam maat eng' wisisindo, ko kiperitit ne tinye alamet ap taabu. Alamet ap taabu ko notok ne iparu kole kikechikil i, chikilat, ako kikosir ako ititaat ako chamchinot eng' serkali kealda amu matinye asen age tugul ako ititaat kosupgei ak aldaet ak peiitnyi. Notok ngial ko kepaishe chepkondokuk eng' oret ne nyalunot am ipet silingit.

Ateposhek ap kipka ko ateposhek chepo kong'ete ole kinye kenye. Ateposhek chotok ko kararan ak kotinye kelchin in eng' ripest ap tiang'ik ap timin. Ateposhek ap kipkaa cheu ripset ap timwek ak ripset ap ainoshek ko tareti amu ateposhek ap kipaka ko kimakopata temeet ap timwek anan ko kolset al mbaronik chepa ra che kipaishe kerichek che kichope che imuch kokon asenet anan ko kon kolalia timwek. Ako ngo lalia tumwek ko kakiista timwek ole menye tiang'ik ap timin. Ko notok ikere nge ista timwek ko kachin tiang'ik ap timin komweisa. Ko ang' ye mweisa tiang'ik ap timit, kopit suriet nepo tiang'ik ap timin ak kimugul met. Ang' ye tai kochalwakensa tiang'ik ap timinin amu kikimanda icheget eng' meng'atetng'wa nepo timwek ko konu asenet ne oo amu ite konerech kimugulmet ako tai kopar tiang'ik ap timin. Ko ngotepisa piik ne ma pendi kotemati timwek kotareti asiko ko chame gei eng' timwek.

Chang' tuguuk che kineti piich eng' sukul che tareti piich eng'. Netai ne kineti piik eng' sukul ko akopa tililindo. Tililindp ko kiit nepo kamanut neistaiwech mianwogik ana ko tung'wek che imuch korusech akopun tililindo ne makirip kolititit. Kiit age kora ne kineti eng' sukul ko akopa pandaptai. Pandaptai eng' kokwet ko tareti piik ap kokwet asikosiich koyaat konyek ak konai kiit ne kiyae eng' emet si kopit paratet. Pratet ap tuguuk che kitarete gei, chepkondok ak pandaptai. Kiit age kora ne kineti eng' sukul kopa sikunet ak atepta ne kararan. Atepto ne kararan ko nyalunot eng' chi age tugul asikopit kotepiso piik eng' kokwet ak kopit kalyet. Ako ang' ye piit kalyet kopitu pandaptai anan ko kip agenge. Kiit nepa kamanut missing' ne kineti pich eng' sukul ne tareti piik eng' kokwet ko chametap gei, chametapgei eng' kariik i, chametap gei eng' kokwet ak chametapgei ko tugul. Kiit kora ne kineti piich eng' kokwet ko ripset, keriip ak kitoror serikalit si kopit koyaiwech kasit kou ole nyalunot asikopit pandaptai.

Knatishet ap keny eng' kasari ko tako tesetai eng' maswek alak nga ematunwek alak anan ko komaswek alak ko kikomach asikoutie kanetishet ap keny lakini somanet ap Kenya nepo ra ne kikure CBC anan ko Competency Based Education ko notok ko tieme kowek kanetishet ap keny asikopit kotech lagok anan konaisechi lagok akopa tuguk che kitese tai keny anan ko istoria, tuguuk che kikipunu asikopit ye kaonai lakwet ole kikipunu ko nyumnyumchin eng' pandaptai. Ko tako tese tai kokimiti serikalit ne oo kanetishet ap keny eng' sukulishek anan ko angot eng' koriikchok anan ko eng' kanisoshek amu pa kamanut kanetishet ap keny asikopit konai anan ko sasikopit kinaisecho lagok che mengechen akopa ole kikipunu anan ko ole kipunu angot agui anan komole kiteptai angor agui eng' tai amu kanetishet ap keny kotinye katikanutik che imuchi kotech lagok . Ako ye kakitech algook kotepisa eng' oret ne nyalunot ko kakitech emet kora ko kararanit.

Pa kamanut kot katet ap Polio eng' lagok amu katet ap Polio eng' lagok ko tareti lagok ko kirinda mindo ap Polio ne ikachin lagok ko nyelnyelitu anan ko memuch ichek kawek kotepisa eng' oret ne kararan. Katet ap Polio kora kotareti ko rekune anan koistai kainet ap ge eng' lagok anan kora kotareti makinamgei lagok mkonchwet ap menamgei lagok mogonchwet ap Polio. Ngachang'an katet ap Polio kotareti asimapit konamgei ng'undut tugul. Nguno ko pa kamanut ye kisich lagok kerut katet ap Polio . Ye kakirut katet ap Polio ko tareti asikotepisa kochame gei eng' kalyet ak kotepisa kochamegei porwekwak.

Anendet kekurenon Kipyegon, ameng'indet ab Chesumet ako asome boisiet ab oliset, kiasoman en primary kenyisiek sisit ako kiowe sekondary akowe university akayi kosit nebo mung'aret anan ko Business Management ,otinye kenyisiek taman ak mut ako en kenyisiek kyuk ko kiamuch boiesiet nebo olisiet en kaa chekisire ko kia yai boisiet en kenyisiek oeng' ko en kenyiseik choton kokikonon kasarta asiamuch anai missing boisiet ab olisiet ako kikokono missing anai notok amune akere ole nyolchinon boisiet ab olisiet asiamuch atestai ak kasit notok asamuch oetkei missing en komostab oldoisiet.

Somanet ap CBC anan ko somanetap Competency Based Curriculum ko somanet ap ra ne kikotai serkalit asikomuch kowal 8.4.4 ne kimitei eng' tai. Ko somanet ao CBC ko ngachang'an ko ng'alek ap somanet ne teschin ng'alek ap kapwatutik anan ko naet ap lagok chepa tuguuk che chang'. Ko CBC koteschin sikiik eng' ng'alek ap somanet. Nguno nga chang'an ko tareti sikiik lagok eng' ng'alek ap poishet ne kikachin anan ko ne kikure extended activity ne imuch kotaret sikindet lakwet koyai kasit ne kakikachi sip koyai eng' gaa. Kora ole taretitai sikiik ko koyakta lagok sukul asikomuch kosoman amu ang' ye ma pa lagok sukul ko mami somanet ne tese tai. Tareti kora sikiik eng' lipanetap school fees ak chepkondok che kilachin lagok asikomuch koale tuguk che makchin gei eng' ng'alek ap chopet ap tuguk ap keunek ngachang'an kelen projects. Ko oo taretet ne konu sikiik anan ko ne ikachin sikiik lagok asikomuch kotes tai eng' ng'alek ap CBC eng' sukulishek.

Somanet ko kiit nepa kamanut ne tareti chito. Tareti kimugul met asikopit koetgei inendet ak komuch ko nyor poishonik che tareti inendet eng' sapennyi. Ko lagok chechuket eng' muguleldonyu, amache kosoman ip koit University. Eng' yatar University degree netai amache kora asiko tes tai ak somanenywa kot koyai masters ang' ye tar masters amache kora kosoman kot koyai PHD( anan ko Philosophy Doctorate notok ko somanet ne mitei parak eng' tugul ako ne kim eng' tugul. Pa kamanut ya katar chito degree ne tai kot ko nyor PHD, notok maket nyu eng' sapndanyu ale amache kosoman kot ko tar University amatko wekune gei sekondari. Inegei ko angot ndawendi kot kopun chito oret age ngot kotar sekondari asikwa kwai diploma ,ang' ye tar diploma kowa kotes degree asiko tes tai kou notok.

Somanet kobo kamanut amun toreti kipsomaninik konyor ng'omnotet neikochin icheket koyai boisionik chemoimuchi koyai chi nema soman ko kou notok kotoreti kipsomaninik koba university ,kora yoe biik chekisomondos tugul kosomonjin kosit nekergei ko serkali konyolu korib chepkondok komasaita en ng'alek ab musong'notet anan en chorset ab chepkondok , kimuch keboisien chepkondok choton kosire kiboitinik sikomuch koyai boisionik kotoretgei, kiit kora neimuch koyai serkali kokotech kampunisiek anan kochop boisionik ngo kochope boisionik en oret ab bandaptai kou teket ab oratunwek, sipitalisiek anan ko sukulisiek si komuch kosir biik chechang' chetore sukul asikomuch konyor boisionik.

KCPE anan ko mtiani chepo emet che kikure Kenya Certificate of Primary Education ko mtiani che yae lagok ap sukul ko katar kenyishek sisit eng' praimari. Ko mtiani ichu keyae asikopit konai serkali anan ko konai mwalimuinik kole une lagok eng' somanenywa ak kemuch kenai kele une kimnatet ap lakwet age tugul asi komuch kotestai lagok eng' ng'alek ap somanet, kopa sekondari. Ko mtiani ichu kotareti serikali si konai kole kindai ano lagok che kanyor makishek che tya, ko pendi ano lagok che kanyor makishek che tya. Ko KCPE ketieme kejaribunen lagok kenai kele eng' kenyishek sisit kp tos kiikuyo ng'alek che kiineti mwalimuinil eng' klass anan tos maikuya. Asikopit kotes tai lagok konai kimnatenywa ako tes tai kopa kosomanchi tuguuk alak kosupgei ak makishek che kanyor. Nga KCPE ko mtiani che kikiyae eng' somanet ap tai anan ko curriculum ne kiisupi emet ama kiwal kepa Curriculum Based Education.

Yenam maat bortab lakwet konyolu korok kotyem kobirto maat kotko koteben lakwet koistoge en yotok. Kiit nerube ko magat kocheng' sikindet beek chemokoitit missing akorongyi yotok en takikaisiek taman aikotoret koisto ng'wonindo ,kiit nerube komagat kocheng' sikindet kerichek cheistoi ng'wonindo ak maat itya kocheng' sikindet sipitalit anan komutyi lakwet taktari sikomuch kotestai konya inendet kotkokalal.

Pa kamanut eng' kwonyik alak tugul che nyikisen anan ko chotok icheget che ikeni kochut ko anan ko kosigis korutachi kot ap kanyaiset amu netai ,ko siko pit kepiman icheget asike nai chametapgei nepo mama ak lakwet ne mitei mo. Pa kamanut kenai kele une sikindet, une chametapge nepo porto. Ngotko mi por age tugul ne mara kikochut porto ko si kinya. Makat kora si kenai, si ketaret eng' ng'alek ap karatik amu ye te konyigis chepyoso ko ngap korer karatiik anan ko ngap ngorer karatiik i, komuch koumian lakwet ne mitei mo amu karatik che paishe inendet kepae lakwet eng' mo. Kararan kora asikenai kele une afya anan une chametapge nepo lakwet eng' moet asikopit kesich lakwet ne chamegei inendet. Ako ang' te kakisich lakwet ne chamegei koetu kora ko chamegei. Ko notok amune asiko pa kamanut eng' kwony age tugul ne nyigis korutachi kot nepa kanyaiset asikopit kepiman inendet ak kenai kele une chametapge nepo porto ak nepo lakwenyi.

Yotomo kesich lakwet en siptali kopimoni konyoik korotik ab chepyoso nekikeni kosikis kikere ng'alek ab korotik ak myonwogik alak cheimuch kotinye chi nemoche kosikis kikere kora ng'alek ab amitwogik ak ng'alek ab Malaria kotos mi borto akeng'ololchi chito notok ikeni kosikis akobo amitwogik chenyolu koboisien inendet ako yekokosich lakwet ko kiit nekichikili en bortab mama ko ole rwoito korotik en borto notok ko Blood Pressure ,kiit ake kora nekikere ko oret ab sikisiet kotko tos koumian kora kemoche kenai kotkochuchuni lakwet komie akenai kole une lakwet akepiman kiloisiek sikenai kole une chametabgei nebo lakwet.